Ore ele naa ormutandao le sirkali aa kiidim tanakata ketii isimuui naa esiai ena sidai nagira sirkali aitodolu pee iidim iltung'anak aatayiolo entoki nagira aiendelea tenkop ee Ore ena siai negira aisaidia oltung'anak aa kiidim

Aa ore ena naa oltururur looltung'anak aa ilang'eni le komputa ogira aibung' ena siai e komputa. Iltung'anak kulo oogira aas esiai tene aa pelaki torkioma naaji pookin naa iyiok loogira aaishore. Ore tee ena orais, itodolu ajo egira iltung'anak aas aa isiaitin enye, negira sii aitukuj ninye kulo tung'anak oogira aas ena siai pee etumoki anoto endaa oo nkera enye, peelotu aisaidia naaji olosho pookin aa ena siai e komputa. Iidim ataa enkampuni ena nagira aendelea ataa aitobiru esiai pookin tenkop aitobiraki.

Ore ena enaa enkiwanja eitodolu enapisha ajo keetaana enkiwancha naidim naai iltung'anak ashom aijifunza eniko teneng'orisho aa peetum atitilisho naaji nepuo aadala eeh inkiwanjani kuna sadain oleng naidim iltunganak naai peemeitoki aiturhaa erishata nepuo aijifunzare eniko teneng'oroo im'baa netilisho niaku nena kiwanjani kuna neitoki sii aaku ore kuna kiwanjani naa ikarha tewei sidai oleng' neidim aatayiolo eniko teneng'oroo im'baa netum oltung'ani shabaa sidai naa keidim aasaidia naaji tentoki naidim ayieu neas

Ore kuna na ropiyani na keeta enkipirta sapuk tenkishui oltungani amu meeta eneidim oltungani ataasa meeta ropiyani ingasa aaku ore oshi taata na ropiyani inyangunyieki endaa mekute etiu anaa apa inkishu ibelekenyi anaake petumoki endaa kengasa aaku ore ropiyani na ninche elakieki mpisai o kera, endaa enkosheke ntokitin nayieu oltungani neaku meeta entoki naidim ataasa meeta ropiyani neaku mbaa ore kuna na nkardasini emaana tenkishui oltungani amu meeta entoki naidim ataasa neaku kesidai kuna tokitin oleng ntokitin emaana tenkishui oltungani